En koimutik chenyoru temikab kiagik ko Chang kot missing. Aenge en koimutik choton ko tuguk cheuu mionwokik, ingobit mianikik en kasarta nemotinye temik robinik kcheruten tuka kokonu asenet neoo missing ndamun meitos alake kobure alage kosagitos. Kaimutiet age ko chorset , mi komosuek chemi chorset nebo kiagik, ingechor kiagik ko kakwo temindet noon asenet neoo ako maimuch koweege kotaikoit koityi yekoagoit en nambarinikab kiagik. Kit age ko amituakik anapkoit kasarta neoo asista akoyaam emeet tai komagekere kineomee kiagik koyoche en temik chon tinye imbarenik chetuten koyoche icheket koalchi kiagikuak amituogik nito kouui missing, imuch kobek susuek en kasarta nemotinye koyokindet rabinik koyoche ibesen rabinik siialchi kiagikug amituakik. Kit age koyogik alak komotinye beek cheinokoo kiagikuak koyoche kobaa bandaa neloo ko cheng'chinote kiagikuak amituogik ak beek chegie.

En temindet agetugul nebo kiagik ih kochame missing agetet kosir nekiboe kiagik en ko. Inguaketat kiagik koibe kasarta kiteen asikobiyo kosir konyokuam amituakik en ko. Nguam kiagik amituogik en ko kuame chechang' missing' ako menae ngokabiyo anan kotoma kobiyo kora kochang boisionik cheyachen kiagik che mi ko. Yoche en betut ak betut it keng'ete kibuche simomurit anan kotuanit yemii. Yoche kora keibchin beek chee akeibchi amituakik sabarisiek chechang en betut akenge. Ko kiagik chuun agetate ko tinye kasarta yekakobiyoso komuche komuuny. Ako mi yoton beek ndamuun moyoche kora kobendat matkoam tugukab bik . Temindet neakete kiagik chik kosiche kasarta akot kobokoyaat boisionikchik cheter ak cheter laini temindet nemi ko kiagik koyoche si ko kerkere abokora ak abokora akonagaa beek.

En tuguk chechang' choboiboenjini ko agenge ko amitwogik Bichon ko onyin amitwogik kwak inei ngokas kole kait tondet ih kotor akot keengyin ngokiet en olon nekamemong'u anan ngomonon ko tuguk kwak eleoo ko mokiole tuguk, icheket kicheru en kabungusiek kwak makosoni maaik, makosoni ngwek chemii kabungui tinye tuguk chechang' chemoole mou biik chemiten yekarikta taonisiek. Kit age en olindet ih ko bichu kotinye mbarenik cheechen kot iwendii akot ibekere iripsei iribe tuga en osnet ko isoitotii kora isoitotii en tulonok mi osnet yon ak tembwonok noton tor koyoe ichul bortong'ung ih iwendote ak ikere tuguk chekomekere kila en yekoimii ako yeitar bandang'ung anan yeimuch imach iwege en rutoito nekokewe kobichu korotun tuguk chechang' rotun amitwogik ako amitwogik mi logoek yon mii ngwek, rotun tuguk tugul kokobosun kora tuguk chekotenyeole en yukoimii

Logoeg kouu chelulugu ko sigoii akonyit logoeg konyor logoeg chechang komie kokenamen kanamet Yoon rutu logoyaat notet, kit netai koyoche itoltol ng'uany ak ing'ot koron simanyo Kuam tuga Ako kora koyoche imiin en yemiten ketit neoo nikiwoo barak ak ibikosemberta ko yakako Naam ng'uany konam konyo itachi keten nikibogosemberta en barak kosubi keton yekakoit saisit nemaya iteshi kora katoltolleywek koyalanye barak keton yemaam ki kouu tuaa kobokosemberta en barak kosubi ketin kisemberta ko betut nekoii komii barak ko maitien ki konyite logoeg, Chang logoeg chekebute ako imuch koii imuch sabarisiek somoken kenyit agenge SI nyori logoeg chechang kora iteshi katoltolleywek en kasarta yoon kasarta nebo arawek somok ako yekanaam koi koie en kasarta nebo arawek ang'uan cheibe Kila koba Siret.

Karisiek chemengechen ngekerchin ak matatu chebo emet karisiek chemengechen ko tinye kewelenwek chechang kit netai karisiek chu mengechen ko yoche ikoite rapisiek chemii barak sikimutin tai iwe yekemoche iwe ko karisiek chumbo matatu ko ilibonii rapisiek tuten ngele keng'eten olin bo Zimmerman ih ak iwe akoi taonit neoo nebo Nairobi ko yon ilibonii kityok nekit siling sosom lakini ngeboisyen karit non kiten ko imuch ikoite rapinik akot cheite bokol loo karisiek chu mengechen kora komenoe ile karit ne nin ko oinon sait age nibun karishek chu mengechen komii ng'oi sobet ng'ung lakini karisiek chu echen ingen ile imii komie makoi kotwain chi makoi kechorin kou alak en karisiek chu mengechen chu mengechen komuch komutin yeyaa ak kobo kechorin kechorenin tuguk tugul chekeiboti ngo simet, ngo rapinik anan akot kebarin ih nemateit yekewendii

Ole anamndai sabarit ni yeang'ete en kaa koyoche abuun keldo neawendi negit minitisiek sosom. Yeaite yetos alang'en bodaboda acheng chito neimuton anan abirchi simeet kosorwaan ko yasorwaan ingunon ko ingen beit necham achobchinen yeimitan bagaa sendait nekiten nerubekee ak kaa, sia acheng Anam alany karit ko yekakoit alany pikipiki inigaan akomutan bagaa sendait nekiten, nenegit kora kelubani sosom ko yelait sendait nigaan kotalanye kora sendait ake sikomitan any tai ait yecham awendi ndo nyo ko yoton yolannyen karit , yealany karit , ko karit ni koitan baga taonit yaamiten nekit kilubani rabisiek bokol, ko yekait any town neo kotowendi kora toma kobek saparit. Sipait baga yechom ayaen kasit ih alanye pikipiki kora yenegit.

En loiset ko kararan pikipikisiek, pikipikisiek ko mogonye tai konyi bik ngonyorun ko chito aenge , ngonyoruak ko bik somok anan ko aeng komutok mauyon, maunibo matatu nokanye tai konyi bik tugul karit, makoi kemutak komi ng'echeret nemanyor chito, ko nito pikipikit koribun sait iwendii en kasarta kiteen anan iite yukemoche iit en kasarta ne kiten. Kit age kora inebore iker beisiekab pikipikisiek ko mi ng'uany inikerchine ak nimbo matatu.mi ng'uany mogi tebeni rabinik chechang pikipikisiek komuch ilenchi ndereba nikoimutin imuch ilei amoe kebun chepchepinwek cheuchu, kotimoche isipiit itinye chamchinet ilei imoe kechakten anan atokamemoe kechaktaenin , imuch ilei kaikai kebe en chepchepinwek chimi ng'uany missing, noon itinye chamchinet laini en matatu kometwegu akot ndeimwae Ile kemoe isipiit yekewendi ko tor komekasaksei, mokikase kele mi chi nemoe kochakta en yu

Beekab litaishek tiptem en olemenye komii ng'uany missing'. En olaa menye ko ilbanurabiskek che tos silimut kityo. Laini en oldo age yemo Chang' beek ko komuch agot koit rapishek silng tiptem. Sikotililekitun beek chutet koyoche keyochi kasiit neo missing. Koron koyoche ipbokeswa yenomen beechu atko keringet anan ko tangishek che kikichopchi koyoche kiuun tangishek choto ak iitia kinde kerichek chebo beek kotililit beek en yeng'eten bechuton. Akebua kisub boibusiek cheibu bechu. Yoche kisub boibusiek akesue boibusiek cho kikoye koyoche kebel anan kende age neimbia simochute chabuk beek chegie ndamuun atkochut chabuk en oret anan kochut beekab oret, konyogo konu miando en bik chee bechu , yoche kechobot Yoon kikobutok aketesyi boibusiek.

Beekab litaishek tiptem en olemenye ko mi ng'uany missing, mi ng'uany beisiekuak missing, en olemenye ko ilubani rabisiek silimut kityo laini en oldo age yemo Chang beek ko komuch agot koit rapishek silng tiptem. Sikotililekitun beek chutet koyoche keyochi kasiit neo. Koron koyoche ipbokeswa yenomen beechu atko keringet anan ko tangishek che kikichopchi koyoche kiuun tangishek choto ak iitia kinde kerichek chebo beek kotililit beek en yeng'eten bechuton. Agebua eny kisub boibusiek cheibu bechu yoche kisub boibusiek akesue boibusiek cho kikoye koyoche kebel anan kinde age ne imbia simochute chabuk beek chegie ndamuun atkochut chabuk en oret anan kochut beekab oret konyogo konu miando en bik chee bechu yoche kechobot Yoon kikobutok aketesyi boibusiek cho kikoye.

Yoon kiue kobo komonuut mkokoteni inikerchine beit nyuan neibuun tuguk komakerge ak tuguchun alak , tuguk cheuu karisiek tuguk cheuu pikipikisiek inendet ko tebenin rabinik chetuten. Ako kor ko kaibun tuguk chechang iboisien rabinik che tuten Ako kora yoon Wendi en oret komatere chongintab karisiek en parapara, inendet komuch kowelwelat oret nekiten, anan komaimuch akot kwo en parapara inendet kobunei ye kiten ko noto tor koribun saisiek ih iit yekewendi akiyaai boisionikug cheter ko malazima akot icheng chito netinye, imuch ichobchikei kityo asiiboten tuguk yoon iwendii ndamuun tuguk chetebei akot indechoben ketik anan chumoinik chetuten ko kor ko kamong karini, mokali kenyor, mauu chuun igo chun yoche itinye rabinik chemi barak sinam anan ingen koket chitugul.